Ireyuu anyun koboruu kolee elekisomonen en sukul, okeree kitabushek chekakibang'an okokeree kora ng'echerok chekibiten, okokeree kora kompyutaishek chekakibang'an en meset koboto printait nemaran keboishen kiprintenen tiemutik cheyoe kipsomaninik en sukul anan kinemunen okot kartasit nekokimoche okeminchi inaat sikobiit konyorchikee kaborostoutik lakok yoon miten sukul, niton anyun kotoreti lokok yoon mii sukul sikobiit konyorchikee kitabushek chemokying'ee icheket akobiit kotoret icheket konyorchikee ng'omnotet nekararan kot mising.

Achome boishoni amuun toretii kipsomaninik anan ko chitukul netesetai kosomonii sikobiit kimuuch koturchikee kiit nemaran manaii anan kotiemutik chemaran kokikochi okelenchi kobokotur inendet en muswoknotet, kotoreti anyun koroi sikobit koyai konyorchikee kiit nekokimokying'e, koroi kora komuuch koborchi tukuk chemaran kamakong'en chemaran kamotosire inendet kotieng'e olekakitebta.

Ibwotwon boishoni practicals chetam keyoe en labiit akobo programming languages chetoreti biik sikobiit kechop appit neimuch okot ketrakenen chorik cheimuch komoche kochor kouu rabishek anan ko biik cheimuch komoche koyaii tukuk chemonyolunot en muswoknotet, koniton anyun kotoreti biik konyorchikee ng'omnotet ak kokuyeet en muswoknotetab kasari.

En ireyuu omokyinikee laptop ak naet neboo iboishen laptop initon sikobiit imuuch iboishen en atkai tukul kotieng'ee tukuk chekiyoen chebo muswoknotetab kasari kouu yoon maran imoche inetishe anan komara Mii kiit netesetaa nekiboishen laptop koniton anyun kotoreti biik sikobiit koboishen yoon inetishe.

Koroii kotoretin yoon komoche ong'alal ak chito neloo anan komaran kokemoche itebeen chameetab kee inendet, akoo kora kotoretin ikonoren rabishek chemaran kachang kotoreti sikobiit koribok rabishek, toretin kora koroi yoon kemoche iliban rabishekab sukul ang'ab moyoche iib rabishek kotoretin iliban komewe sukul kotor iwekee, toretin kora koroi yoon kemoche inyorchikee lokoiwekab emet cheuu chebo bolotoshek chebo emetab Kenya anan ko emotinwek cheterter kotoretin anyun koroiton sikobiit inai kiit netesetaa, koroi kora kotoretin yoon maran kemoche isoman anan komii kiit nekemoche inaii kotoretin sikobiit inai boishoni choton.

Omg'ololii kipsigis chang kot mising tukuk Chong'olole en betut kotieng'ee kiit nekoyoe kouu ng'ebaa ng'alekab somanet koimuuch komomii chorwet nekoking'ololen olekisomondo anan komii kii nekokinetekee twaan sikobiit kenaii kotieng'e tukuk chemaran kokonech konetindenyon, kora en betut keng'ololen akoboo bolotoshek akeretab chii en kondoikab emetab kenya kotieng'ee oleyoito boishonikwak sikobiit kotoretech niton kenaii kelee toos bokomonut nee yoon kikwoe kondoik cheindoiwech.

Imuuch koneet serikali kobun muswoknotetab kasari kokayaat inendet olekinetishen koboishen muswoknotet sikobiit koneet chito netesetaa en ofisitab huduma, sikobiit kineet boishonik anan ko kasisiek chenyoluu kotesentai sikobiit kotees inendet kokuyeet ak naeet akobo olekiboishoito en ofisinotet sikomuuch koboishechi biikab emet akochokyi kasisyek chemiten en ofisit notet sikomakakee mising kotieng'ee kiit nekomoche chito.